Andũ arĩa maroneka haha na makamenyeka nĩ andũ matiganĩte, maambĩrĩirwo nĩ andũ maroneka nĩ ataaramu. Ataaramu aya nĩ maroneka nĩo mahotaga kũrĩma indo ici, kana kĩndũ gĩkĩ kĩroneka. Wa kerĩ, no gũkorwo nĩ anene ao me hau na nĩ kũmabundithia maramabundithia ũrĩa hihi ũrĩmi ũyũ wĩkagwo.

Ũkĩĩharĩrĩria kũrĩma itunda rĩrĩ nĩ ũbataraga wĩke maũndũ maigana ũna thĩiniĩ wa mũgũnda waku. Wambere nĩ ũhote gũcimba mũgũnda waku either no ũhũthĩre itinga kana moko, ũcimbe wega biũ ũcoke wĩite mũgũnda ũcio thumu wa ng'ombe, wa mbũri, kana wa ngũkũ, kana wa ngũrũwe, kana wa mbũkũ, thumu o wothe. Na wagatatũ ũkorwo ũcagũrĩte mbegũ ĩrĩa njega, mbegũ ĩrĩa atĩ wahanda na mũmera ũcio ũtuĩke wa kũramatwo ũrĩa kwagĩrĩire nĩ ũkũgĩa na maciaro mega.

Maũndũ marĩa marĩrĩirio thĩinĩ wa kĩgomano gĩa kĩbeca kĩa NCBA, nĩ gĩgũkorwo na maũndũ matiganĩte, kana na maimĩrĩra matiganĩte, wambere, nĩ atĩ biacara nĩ cigũkorwo cikĩ cikĩheyo mweke mwega wa gũkũra ,tondũ eeh nĩ cikũhota kwamũkĩra maroni kuma bengi ĩno na njĩra ya ũhũthũ mũno, wakerĩ nĩ atĩ mahinda marĩa makinyaga magũcokia mbeca ici thĩinĩ wa bengi nĩ maraihĩtio, ũguo andũ amabiacara, mena mweke mwegega wa kũhũra ũbiacara wao.

Ũndũ mũnene ũria bengi ya bũrũri wa Kenya ĩngĩĩka nĩgetha kũarahũra wonjoria wa andũ ayo, wa mbere, nĩ nĩ kũtigĩrĩra atĩ ciringi ya Kenya nĩ yagia na hinya wa ũkĩringĩthania na dollar ya Amerika na mbeca iria ingĩ. Gwĩka ũũ nĩ gũtigagĩrĩra atĩ aonjoria othe na economy ya bũrũri na maũndũ marĩa makoniĩ ũcenjania wa mbeca nĩ mathiĩ nambere, ũguo andũ othe magatuĩka a gũteithĩka.

Njĩra nĩ mwanya mwanya iria cingĩhũthĩka nĩ ũndũ wa gíĩtigĩrĩra atĩ kauntĩ ici nĩ ciaheyo mbeca, na mbeca icio nĩ cia kinyĩra arĩa mabatiĩ gũkinyĩrwo nĩcio. Wa mbere, nĩ gũtigĩrĩra atĩ o mundũ ũrĩa ũkuona kana o gĩkundi kĩrĩa gĩkũheyo mbeca ici, nĩ kĩandĩkithĩtio kĩwatho na mena marũa marĩa mabatarainie. Wa kerĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ honge cia ũgitĩri nĩ ciahũthĩka thĩiniĩ wa kũheyana mbeca ici. Wa gatatũ, nĩ atĩ arĩa makĩrĩ ngurubu-inĩ icio nĩ meyandĩkithĩtie wega na nĩ moĩyo nginya nĩ andũ a matũra atĩ acio nĩ a member a kũu.

Bengi ya Equity nĩĩkoragwo ĩna mĩbango ĩtigainie ĩrĩa ĩtuĩkaga nĩ ya kũguna andũ ethĩ hamwe ona ciana kana andũ othe thĩ-inĩ wa bũrũri ũyũ ona nja wa bũrũri, wambere nĩmakoragwo na project kana mĩbango kana mĩtaratara ĩtigainie, ĩgiĩ kuma gũthomithia ciana nginya kũhe arĩmi anini ngombo nginya gũtigĩrĩra arĩmĩ atĩ mena dawa iria marabataranania, uguo bengi ya Equity ũrĩa ĩngĩtigĩrĩra atĩ eh mĩbango ĩno nĩyakinyanĩra, nokwandĩka andũ arĩa mabatarainie andũ arĩa matekungumia kĩgĩna kĩrĩa andũ mabatiĩ maheo.

Hĩndĩ ĩrĩa ngũrĩhĩra motungata kana indo iria ndĩragũra kuma ndukainĩ kana ũndũ o wothe, nyendaga kũhũthĩra kaingĩ mbeca irĩa cirĩ thimũ-inĩ, nĩ amu thimũ nĩkoragwo na mawega matiganĩte ũkĩringithania na mbeca irĩa ciĩ mũhukoinĩ. Wa mbere nĩatĩ nĩũkũhota gũbuata mbeca icio ũrĩa cihũthĩkĩte mweri mũgima tondũ mũtambo wa M-pesa kana ĩrĩa ya Equity nĩcikuonagia waruta ciringi thate, waruta ciringi twendi. Ũguo nĩgũkoragwo na ũhũthũ mũno kũmenya mbeca ciaku cirahũthĩka na njĩra ĩrĩkũ.

Moguni marĩa maumanaga na kũhũthĩra mbeca iria ciĩ thimu-inĩ, ĩĩ nĩ maingĩ tondũ onaniĩ nĩ ngunĩkĩte na njĩra mwanya mwanya. Wambere, hĩndĩ ĩrĩa ngũbatara gũtũma mbeca gĩcagi kana kũrĩ andũ arĩa me kũnene naniĩ, tonginya thiĩ kũu nĩgetha ndũme, hũthagĩra thimũ yakwa o harĩa ndĩ na mbeca icio cikamakinyĩra na ũraithi mũno. Wakerĩ nĩhotaga kwona mbeca ciakwa iria ciĩ thimũ-inĩ cirahũthĩka atĩa, nĩtondũ mũtambo wa mpesa kana maũtungata marĩa mahũthagĩrwo ma thimũ nĩmakuonagia waruta ciringi ikũmi, nĩwaruta ikũmi, nĩ waruta twendi, nĩwaruta thate. Ũgwo nĩ kwonania atĩ noũhote gũbuata mbeca icio na njĩra ya wagĩrĩru.

Njĩra iria ciarĩrĩirio mũcemanio-inĩ nĩ nĩ ci, nĩ njĩra itiganĩte wa mbere nĩ kũhe andũ kana andũ arĩa marabatara kũhũthĩra mbeca icio na njĩra ya thimũ. Kũmahe thimũ icio na mbei ĩrĩa ya thĩ ĩrĩa mekũhota kwamũkĩra, wa kerĩ nĩ kũmandĩkithia na raini kana hihi kũrĩ mĩtambo ĩrĩa ĩheanaga motungata ma thimũ. Na wagatatũ nĩ gũtigĩrĩra mabengi nĩ ma metĩkĩria marute mbeca icio na mekĩre kũrĩa megũkĩenda thĩinĩ wa thimũ ciao.

Mbeca nĩ ihũthĩragwo na njĩra mwanya mwanya. Wa mbere, mbeca nĩihũthĩkaga harĩ kũrĩhĩra motungata marĩa tuonaga o mũthenya o mũthenya, hihi ta kĩnyũthi ũguo, gũthiĩ thibitarĩ, kũgũra indo haha na harĩa. Wa keerĩ, ũhũthĩri wa mbeca nĩ ihũthĩkaga kũgũra indo itiganĩte, hihi indo cia kĩbiacara kana indo cia ũrĩmi na wa gatatũ, mbeca nĩ ĩhũthĩkaga kũrĩ kũnyita mbaru maũndũ marĩa matũrigicĩirie kana gũteithĩrĩria andũ arĩa matũrigicĩirie hihi arata aitũ kana andũ a nyũmba.

Kambuni ya Safaricom nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njega mũno tondũ mĩtambo yao ĩĩ, nĩ mĩingĩ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ, ũgwo gũtirĩ handũ motungata ma Safaricom mangĩaga part -inĩ nyingĩ cia bũrũri ũyũ. Ũguo hĩndĩ ĩria ngwenda gũtũma mbeca tuge kũndũ kũnene ta nakũrĩa mĩhaka-inĩ mbeca ĩcio nĩ igũkinya wega. Na urĩa marĩhagia motungata mao makoragwo marĩ mathĩ gũkĩra maya mangĩ ma Airtel.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra nĩgetha kũrĩha motungata marĩa ndĩrona, kaingĩ na kaingĩ nĩhũthagĩra mbeca iria ciĩ thimũ-inĩ na kaingĩ, na rĩmwe ngahũthĩra mbeca iria cirĩ moko-inĩ iria ndutĩte thĩiniĩ wa bengi. Na ũkĩhũthĩra njĩra icio o njĩra nĩrĩ mawega mayo, kwa mũhiano ngĩhũthĩra mbeca iria ndĩnacio thĩiniĩ wa mũhuko nĩhotaga kũrĩha kĩrĩa ndĩrarĩha narua tondũ gũtirabatara andũ a mĩtambo ma, macugurike na kĩrĩa ndĩreka, no wathiĩ kũrĩha motungata macio na thimũ nonginya kambuni iria ciĩ, ciĩhokekete na kũheana motungata macio, cikorwo cikĩ, cikĩ, cigĩ, cikĩrutĩra wĩra mĩtambo yao nĩgetha kũhotithia niĩ kũrĩha mbeca icio kũrĩa ndĩrenda kũrĩha.

Kũrĩ njĩra mwanya mwanya cia kũiga mbeca, no kaingĩ njĩra iria niĩ hũthagĩraga nĩ kũigía mbeca thĩinĩ wa thimũ yakwa, kana thĩiniĩ wa SACCO, kana bengi. Maũndũ macio matatũ nĩ marĩ wega wamo, kwa mũhiano kũiga mbeca thimũ-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũrabatara kũruta mbeca icio, ndũbataraga gũtinda ũgĩthiĩ bengi. Thĩinĩ wa SACCO, nĩgetha wũige mbeca kuo no nginya ũkorwo wandĩkithĩtio, na SACCO no cikũhe rũni na wĩke kaũndũ karĩa ũrenda gwĩka. O na bengi nacio no cikũhe no cikũhe rũni kana no ũrute mbeca iria ũngĩenda gũĩka. Ũguo njĩra icio ithatũ nĩ cio niĩ hũthagĩra kũiga mbeca ciakwa.

Niĩ ndanakomba mbeca kuuma bengi na makĩhe mbeca icio, na maũndũ makwa matiarĩ mega ngĩoya mbeca icio tondũ ndiarĩ na mbeca ciakũriha maũtungata ma bata thĩiniĩ wa mũtũrĩre. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa manengerire mbeca icio nĩ ndatuĩkire wa kũrĩha maũndũ macaio na maica makwa magĩthiĩ nambere. Na thutha wa kahinda kanini, ngĩona mbeca na ngĩcokeria bengi ĩyo. Ũguo niĩ ndiarĩ handũ hega hĩndĩ ĩrĩa ndakombaga mbeca icio.

sacco nĩ nyingĩ mũno thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ, kwambĩrĩirio na Mwalimu Sacco, Chai Sacco na Sacco ingĩ nyingĩ; Mwananchi Sacco, Daima Sacco. sacco nĩ nyingĩ mũno thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ na harĩ icio ciothe ndingioya rũni kũu tondũ ndirĩ mũmemba wa kũu, ndiĩyandĩkithĩtie nĩ getha nduĩke wa gũkomba mbeca kũu.

Magoti marĩa marũmagĩrĩra thutha wa mundũ arĩkia kũheo mbeca thĩiniĩ wa bengi, kana sacco, kana gĩkundi gĩogĩothe, mbeca icio nĩ njega na nĩ ibatiĩ tondũ nĩ cio iteithagia amemba angĩ kana arĩa marĩ a gĩkundi kĩu kũoya mbeca ingĩ, kana hihi gũkũria gĩkundi kĩu. O na thirikari no ho ĩkĩonagĩra kanyamũ kayo nĩgetha ĩkahota kũheana maũtungata maria mabatarainie thĩiniĩ wa bũrũri.

Mũndũ marĩa mũndũ abatiĩ gũtua wa mbere nĩ bamĩrĩ yake kana mũciĩ wake wĩikaire atĩa, kana wĩigana atĩa. Hau ha mũciĩ wũikaire atĩa, nĩ wega kũmenya kana gwĩ thayu kana gũtirĩ, kĩhumo gĩa bamĩrĩ ĩyo gĩa bamĩrĩ ĩyo nĩ kĩrĩkũ, hihi wũigana atĩa mũndũ ena ciana cigana atĩa nĩ gethga akĩmenye mbeca iria egũkĩiga. Wa kerĩ, mũndũ nĩ abataire kũmenya mbeca iria onaga o mweri o mweri cikũigana atĩa, nĩ getha gĩcunjĩ kĩmwe agakĩiga thĩiniĩ wa maũndũ ma kũrora ũrĩa gũgaikara thutha-inĩ. Na wagatatũ, nĩ kũrora interest kana mbeca iria angĩona thutha wa kũiga mbeca icio hihi cikĩigana atĩa, nĩgetha akĩmenye kana nĩ ekũiga mbeca nyingĩ kana nini.

Ciama ciakũheana mbeca kana gũkombithania mbeca kũrĩ amemba acio thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ nĩ nyingĩ mũno, no kĩrĩa njũĩ thĩiniĩ na nja nĩ kĩrĩa gĩtagwo gĩa Chai sacco. Gĩkĩ nĩ kĩama kĩa akũria othe, kana arũti othe a wĩra a macani thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na ndĩkĩendete, nĩ tondũ ngombo ciao cikoragwo ciĩ hũthũ na nĩ maheanaga kahinda karĩa kaiganĩru, nĩgetha mũndũ akorwo eka ũrĩa arendaga gwĩka na mbeca icio, akona umithio na akahotaga gũcicokia.

Niĩ ndĩmũhũri wa biacara thĩiniĩ wa kauntĩ ĩno ya Nairobi kana thĩiniĩ wa Nairobi, na hũraga bia ya kwendia biacara ya kwendia iratũ, no nginya ngorwo ndigithũkanĩtie mbeca ciakwa cia mahũthĩro makwa ma o mũthenya na mbeca cia mbiacara, nĩtondũ ndikwenda biacara yakwa ĩhane ta ĩ kwaga mbeca, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mbeca ciĩ thĩiniĩ wa akaunti ya biacara nĩmenyaga ici nĩ cia kũgũra na kwendia. No, hĩndĩ ĩrĩa mbeca ciĩ thĩiniĩ wa akaunti yakwa, nĩũgũkora no ndĩcihũthĩre o ũrĩa ingĩenda na nĩũndũ wa gĩtũmi kĩu, nĩhingũrĩte nĩndigithũkanĩtie akaunti ya biacara, na akaunti yakwa kĩũmbe.

Ũrigitani wa ũndũire ũrĩkuo thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, nĩamu nĩkũrĩ na athuuri arĩa maarĩ a tene kana athuuri arĩa maikangĩtie tũmĩaka, athuuri acio nĩmoĩ mĩtĩ ĩigana ũna ĩrĩa ĩngĩtuĩka ya kũnyuo nanĩgetha mũndũ ahone. Athuuri acio mena ũgĩ nĩme, nĩmamenyaga mũndũ abatiĩ gwĩka atĩa kana anyue ma, thubu wakĩĩ kana atherũki hihi mĩtĩ ĩrĩkũ nĩgetha ahone. No mũndũ akĩaga kũhona itua rĩa mũico rĩkoragwo nonginya athiĩ thĩiniĩ wa thibitarĩ either ya mũndũ kĩũmbe kana ya mũingĩ nĩgetha atuĩke wa gũtungatĩrwo.

Barabara ĩrĩa ĩĩ Ngari nyingĩ mũno, thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, nĩ barabara ĩno ya Thĩka, tondũ nĩ ĩkoragwo na barabara nyingĩ ,iria cirehaga ngari thiinĩ wa barabara iyo, na ũria thirikari ĩngĩka nĩgetha kũnyihanyihia mũhatĩkano kana ũingĩ wa ngari, no gũthondeka barabara ingĩ nyingi, cia gĩkĩro kĩa igũrũ, cia kũingĩra mũciĩ wa Nairobi, na kuma mũciĩ wa Nairobi, nigetha kũnyihanyihia Ngari thĩini wa barabara ĩyo.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra nĩgetha kwamũkĩra mbeca cia maũndũ ma hi na hi, nĩ njĩra ya mũtambo wa thimũ tondũ nĩndĩ akaunti na rũhonge rũrũ rwa kũheana motungata rwa Safaricom, na hĩndĩ o yothehĩndĩ ĩrĩa ingĩenda mbeca, no thimũ yakwa hihinyaga, ndahihinya namba icio ngauga withdraw na ngoya mbeca iria ndĩrenda na ngeka maũndũ marĩa, kana ngahingia maũndũ marĩa ndĩrenda kũhingia nacio, na thutha ũcio ngatuĩka wa gwetha mbeca i mbeca ingĩ na gũciĩkĩra hau.

Andũ nĩ mabatiĩ manyitanĩre na njĩra mwanya mwanya nĩ getha maũndũ makorwo makĩhũtha kũrĩ mũndũ ũrĩa hihi ũgũmĩirwo nĩ ũũru ũcio na ũnyitanĩri ũrĩ mabata maingĩ mũno tondũ mũrigo ũcio nĩ ũkoragwo wa kũhũthahũtha nĩ amu mũrigo ũcio ũngĩigĩrĩrwo mũndũ ũmwe nĩũritũhaga mũno,o na wĩra ũcio no waage gwĩkĩka.

Ũkui wa ngari cia matatũ, na ũkui wa ngari ya mwaki, o njĩra nĩrĩ bata wa yo, kwa mũhiano, angĩkorwo nĩ andũ maratwarwo, mĩena ĩtiganĩte thĩini wa bũrũri, nĩ tũĩ bũrũri ũyũ ndũrĩ njĩra nyingĩ cia mĩgithi, ũguo matatu nĩ ihũthĩkaga mũno, tondũ nĩ ikũhota gũtonya, gatũra o gothe ona karĩ kanini atĩa. Na ningĩ hĩndĩ ĩrĩa kambũni cigũthondeka indo ciao ,nĩgetha matware indo icio thĩi-inĩ wa port, kana kũrĩa meri cikoragwo, kana hihi mũndũ akĩruta indo thĩi-ini wa meri, kũrehe thĩi-inĩ wa bũrũri. No ahũthĩrĩre njĩra ya mũgithi, tondũ mũgithi nĩ ũgũkua indo nyingĩ rita rĩmwe, na mũgithi ndũthũkagia bara .

Maũndũ marĩa njaragia thĩiniĩ wa ũthuri wa bengi ĩrĩa ngũigithia mbeca ciakwa ,kana; Wa mbere nĩ kana bengi ĩyo nĩ yandĩkithĩtio nĩ thirikari kana maũndũ marĩa ĩrĩkaga nĩ moĩkaine thĩiniĩ wa thirikari. Wa keerĩ, kana thirikari ĩno ĩna mbeca cia kũigana, wa gatatũ, kana bengi ĩno ĩna rĩtwa rĩega thĩiniĩ wa kũrĩa tũikaraga, kana thĩiniĩ wa bũrũri. Angĩkorwo wĩna maũndũ macio, bengi ta ĩyo ndingĩaga kũmĩhingũra tondũ ndĩna ũma atĩ mbeca ciakwa cigũkorwo cirĩ mooko-inĩ mega.

Ino nĩ macini ĩrĩa ĩtuĩkaga ya kũhũthĩra riũa, nĩgetha gũthondeka thitima, na solar ĩno, kana mwaki ũyũ, nĩũbatarainie na kũrorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, wa mbere nĩgũtigĩrĩra atĩ itawa rĩrĩa rĩrĩ handũ hega, harĩa rĩtagũthakio nĩ andũ ,kana cũkũra cia bara. Wakerĩ nĩgũtigĩrĩra atĩ itawa rĩrĩa nĩ itheru. Na wagatatũ, na ũndũ ũrĩa ingĩenda kuona thĩiniĩ wa matawa ,ma mũthemba ta ũyũ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ, nĩ atĩ o handũ harĩa hena andũ aingĩ, thirikari nĩ ĩbatiĩ ĩtigĩrĩre atĩ matawa maya mekuo, nĩ ũndũ wa kũhe andũ acio ũgitĩri ũrĩa ũbatarainie.

Namba ĩyo ya motungata ma hi na hi hĩndĩ ĩyo ya kĩng'ũki gĩa Corona nĩ ndamĩhũthĩrire hĩndĩ ndarĩ na mũndũ, mũndũ ũrĩa wonanagia ndariri cia hihi no akorwo e mũrwaru mũrimũ ũcio. Na hĩndĩ ĩrĩa ndahũrire namba ĩyo nĩyoirwo nĩ mũirĩtu na mũirĩtu ũcio akĩnjĩra nĩ megũka thutha wa kahinda kanini. No nginya ũmũthĩ ũyũ kahinda kau kanini kao gatirĩ gakinya tondũ ndikĩrĩ ndamona tondũ ona mũndũ ũrĩa warĩ na ndariri icio nĩ ahonire na akĩenderea na maica make.

Ũigithia wa mbeca thĩiniĩ wa akaũnti ya ũigithia wa hĩndĩ ciothe nĩ ya bata mũno kũrĩ mũbiacara o wothe. Nĩ amu mbeca icio waiga hau nĩ cio cigũteithagia hĩndĩ ĩrĩa kũngĩkorwo kwĩna ũru. Kwa mũhiano, mbiacara yaku ĩngĩgũmĩrwo nĩ mwaki, mbeca icio wũigaga akaũnti-inĩ ĩyo ya hĩndĩ ciothe nĩ cio ũtuĩkaga wa kũruta, na ũkagũra indo iria ciahĩa, kana ũgacokereria biacara yaku, na nĩgetha ũtũũro waku weenderee na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ceceni ci terebiceni thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩ nyingĩ. Twambĩrĩrie na Citizen, NTV, Ramogi, na ingĩ nyingĩ cia andũ kĩũmbe. No ĩrĩa yonekaga mũno kana ĩrĩa andũ meendete mũno nĩũndũ wa maũtungata mayo, nĩ ceceni ĩno ya S K Macharia ya Royal Media ĩtagwo Citizen. Citizen nĩ ĩkoragwo na maũhoro mega na ma kwĩhokeka hĩndĩ ciothe. O na ningĩ ũnjũria nĩ mendete kuonjorithia, na ceceni ĩyo tondũ nĩ ĩrĩ andũ aingĩ mũno.

Njigaga mbeca ciakwa na njĩra mwanya mwanya. Wa mbere, nĩ njigaga mbeca ciakwa thĩiniĩ wa bengi. Wa kerĩ, nĩ njigaga mbeca ciakwa thĩiniĩ wa thimũ kũhĩtũkĩra mũtambo wa Safaricom. Wa gatatũ, nĩ njigaga mbeca ciakwa cirĩ mbeca baribari o gũkũ nyũmba, nĩũndũ wa mahũthĩro ma o mũthenya o mũthenya. Na wa kana, nĩ njigaga mbeca ciakwa thĩiniĩ wa bengi, kana SACCO ĩrĩa ndĩ thĩiniĩ wayo. Ũguo nĩ njigaga mbeca na njĩra mwanya mwanya na o o kuria njigaga mbeca, mbeca icio nĩ irĩ bata wacio.

Atangathi othe thĩiniĩ wa ceceni ya TV ya Citizen makoragwo marĩ ega, no kũringana na niĩ kwĩ mwanake ũthomaga mohoro wĩtagwo Sam Gĩtukũ, mwanake ũcio nĩakoragwo na akiri nyingĩ, tondũ ona eeh ateti hĩndĩ ĩrĩa moka, matihotaga kũmũhũgũiya kana kũmũ kũmũ kũmũbotabotia, nĩamoragia ciũria nditũ na amwe ao ona matihotaga gũcokia ciũria icio.

Kĩrĩa gĩũkaga thĩiniĩ wa meciria makwa hĩndĩ ĩrĩa nguona bengi ĩno, nĩ kũmenya atĩ biacara hĩndĩ ĩrĩa ũngĩ mĩhingũra no ĩikare gwa kahinda kanene. Tondũ bengi ĩno nĩ ya bũrũri wa Kenya na ĩikarĩte kwa makĩrĩa ma mĩaka mĩingĩ na mĩingĩ mũno, na nĩ ĩhotete kũheana maũtungata mayo kũrĩ biacara itiganĩte. Ũguo kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ kũona atĩ ũramati wa biacara no guo ũbataraine gũkorwo ũrĩ mwega nĩgetha biacara ĩyo ĩrũgame.

Ĩno nĩ nyũmba ĩrĩa ĩkoragwo ĩkuĩte rũhonge rwa mĩgũnda thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ, na ũndũ ũrĩa ũroka thĩiniĩ wa meciria makwa nĩ kwĩũria ciũria itarĩ mũthia. Ngakĩũria, kuuma hĩndĩ ĩrĩa twakĩheirwo ũwĩathi, kũrĩ na andũ amwe o na matarĩ maona taito, na andũ aya marĩ thĩiniĩ wa nyũmba ĩno kana aruti a wĩra a commission ĩno nĩ makoragwo makĩrĩhwo mĩcara yao na wĩra wao ndũrĩkĩtie kũrutwo wega. Nĩ amu kũrĩ andũ nginya ũmũthĩ, matũraga marĩragĩra thirikari ĩmahe taito.

Ũhotani hĩndĩ ciothe nĩtugaga kana nĩtũiguaga atĩ ũhotani umaga mbara-inĩ, na mũndũ atarĩ mbara-inĩ gũtirĩ ũndũ o wothe ũngĩũka nĩgetha ahotane, ũguo maũndũ marĩa ngereire nĩgetha heo ngerenwa ta ĩno, nĩkũmenya atĩ no nginya ngorwo hotanĩte biacara-inĩ, kana mĩthako-inĩ, kana hihi maũndũ matiganĩte marĩa tũgĩkaga tũrĩ andũ a itũra ritũ na nĩgetha tũkĩone kĩndũ gĩkĩ kana gĩkombe gĩkĩ.